Ore ena siai nedupa oleng temurua ang amu ore eeh ingwesi naaramati tina murua nekitii naa enkukui neme kuna kulie motonyi kuna aina tofauti kake etii iltung'anak oota mobo obo kake mee iltung'anak kumok loota kake ore naa eramatie loo nkukui naa sidai oleng amu eteng'enikitia iltung'anak etayiolito naa ore sii iltung'anak loota keyiolo aitobirai kake eyiolo iltung'anak kumok aigura nai eneiko siininche peeramat kuna kulie ngwesi ashu kuna kulie motonyi amu tenijo naa aingor tenekuna muruain nekitii naa eton aa nkukui ake eeta olorere kumok tengumoi Eton naa mipik megira ninche aramat kuna batai ashu naa kuna kulie ainani oomotonyik niaku eton mesapuk oleng ena siai temurua ang'.